Ici nĩ mboga ciĩtagwo cia broccoli, na broccoli nĩ mboga ĩmwe ĩhĩtũkĩtio mũno gũkũ bũrũri-inĩ. Naa mboga ĩno ũmĩrugaga naa naa kanyama, ũkamĩ steam. No ũrĩe na kanyama, ũcoke ũmĩtherũkĩrie kamũcere hau kando, kana ũkĩmĩrĩe onoguo ĩ njĩthĩ, no ĩrĩke ĩ njĩthĩ ĩno. Ĩno nĩ mboga ya ĩmwe ya bata mũno tondũ nĩrĩ nginya maa ũguni, ũguni mũingĩ mũno harĩ mwĩrĩ. Koguo ĩno nĩ mboga njega. Na nĩcironeka nĩcirurĩte mũno. Mboga ici nĩ njega mũno.

Ceceni cia Huduma cia Kenya nĩ cia bata mũno, na nĩ cia mwana tondũ nĩ cirĩ motungata maingĩ ma mũkenya. Wanjikũ niathiaga kũmatha motungata kou na njĩra ya na ihenya na ya raithi tondũ kwĩ na andũ aingĩ a kũmatungatĩra. Koguo ceceni ici nĩ cikoragwo na ma , na ma, na motungata ta ma NTSA, motungata ta ma KRA, rũu nĩ rũhonge rwa kũrĩha magooti. NTSA nĩ rũhonge rwa kuoya ibandĩ cia gũtwarithia ngari. Nĩ kũrĩ rũhonge rwa kũu nĩ kũrĩ rũhonge rwa kũ register ibandĩ nĩgetha ũkoneka wĩ mũkenya. O kũu nĩ kũrĩ obici cia andũ akũrũ, nĩ kũrĩ obici cia andũ mena mawathe na obici ingĩ nyingĩ mũno.

Mũgũnda wa mũrĩmi na nĩ aroneka nĩ arĩmĩte karati nyingĩ mũno na nĩ karati ci na riri. Nĩ karati cirĩmĩtwo na njĩra ĩrĩa njega ya kĩngiricaga. Rĩu haha nĩ karati maramunya, tondũ kwa mũhiano niĩ nĩ ndĩ cũcũ witũ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Nyandarũa. Nyandarũa nĩ mahandaga karati na njĩra nene mũno na kogwo rĩrĩa ciramunywo, metanaga kĩama tondũ ni nyingĩ matingĩhota kũandĩka andũ. Magetana kĩama moke mateithanie gũcimunya. Makamunya karati to ũ cimunyĩtwo haha mbica-inĩ ĩ no, magacoka magacithambia magĩciĩkĩraga makũnia-inĩ, nĩgetha ciũke cigũrwo ni agũri. Na karati icio cikoragwo ciĩ ndungu o ta ici. Ici nĩ ironeka nĩ ndungu mũno na nĩ karati njega, koguo haha ciramunywo nĩgetha cithambio, cĩkĩrwo makũnia cithiĩ thoko.

Haha nĩ ndĩrona he na irio, na irio ici nĩ irio cia nyũmũ. Irio cia nyũmũ nĩ irio iria cigethagwo mũgũnda-inĩ cigacoka cigathiĩ cikoomithio, cikoomithio wega nĩ getha cihote gũikara kwa kahinda karaihu. Na rĩu haha nĩ ndĩrona he na mboco. Mboco nĩ njega tondũ nĩ cirugagwo kaingĩ kaingĩ gũkũ rũrĩrĩ-inĩ rwitũ, cikarĩĩo nacio ngima na mũcere. Nĩ ndĩrona haha he na ndengũ, nĩ ndĩrona haha he na njũgũ karanga, indo icio ciothe nĩ cia bata mũno, nĩcio tũrĩaga kũrĩa mĩciĩ-inĩ iitũ. Mucere, otaguo. Rĩu haha ndengũ, mboco nĩ njega mũno tondũ nĩcio ciruganagĩrio na mũcere harĩa, nĩ ndĩrona gĩtũngũrũ harĩa, gĩtũngũrũ gĩkĩ nĩ gĩa gũkaranga irio, kũoguo nĩ kĩa bata mũno. Nĩkĩo gĩkarangaga irio ici ciothe.

Ĩno nĩ rithiti ya Britam Insurance , Insurance nĩ cia bata mũno tondũ rĩrĩa ũrarĩha insurance ũkoragwo ũkĩgitĩra we mwenyewe kana ũgima waku wa mwĩrĩ nĩ wũigĩte mbere, mbere tondũ kĩu nĩkĩo kĩndũ kĩa mbere ũbatie gũkorwo ũkĩmenyerera, na kwoguo rĩrĩa ũrarĩhĩr Britam gũcoke kwĩ yu, kwĩyumĩrie kĩũndũ, kĩndũ ta mũtino ũguo ee Britam ĩno kana insurance ĩno nĩgũgũteithia mũno tondũ ũgũ, ũgũkora nĩwathiĩ thibitarĩ na ndũrĩ na mbeca no wĩna kandi ĩno, magakũrĩhĩra Bill ĩyo yoothe kana mbeca ici ciothe wahũthĩra ũtekũgiĩka ũtekũgia mũndũ.

Bengi nĩ ndĩciĩhokete mũno. Gĩtũmi nĩ gũkorũo atĩ bengi makoragũo marĩ onjorithia. Nĩ kũonjorithia monjorithagia mbeca cia andũ, na kũoguo nĩ marabatara gũkuonia no ũmeehoke, nawe ũkameehoka, tondũ nĩ marakũbatara, mbeca ciaku nĩ maracibatara mũno mũno makĩria. Ningĩ o ho, watho nĩ ũtũgitĩrĩte, kũoguo gũtirĩ ũndũ ũngĩthiĩ tũtunyuo nĩ bengi.O na bengi nacio nĩ ngitĩre nĩ thirikari, nĩ ngitĩre nĩ ma insurance, kũoguo no ũciĩhoke gũtirĩ ũndũ kũngĩthiĩ bengi ĩgũtunye kana ĩkũiye maiyo.

Ĩno nĩ fomu ya scholarship ya thukuru ya mũrutwo wĩ kũrĩa JKUAT , na haha nĩharoneka mũrutwo ũyũ nĩ aihũrĩtie maritwa make mothe matatũ, nĩ aa aihũrĩtie thukuru ĩrĩ arĩ, nĩ aihũrĩtie kothi yake, nĩ aihũrĩtie ee namba ya rĩnjĩ, namba ĩrĩa andĩkithĩtio kũrĩa thukuru na nĩ haroneka hena namba ciake cia thimũ na imĩrũ na kwoguo maũndũ mau mothe nĩ mabata tondũ nĩ maũndũ make, maũndũ marĩa mangĩtũma ahote gũbuatĩrĩrwo, ningĩ nĩ haroneka nĩaheanĩte namba ciake cia bengi na na kũrĩa ee bengi ĩyo yake ĩkĩrĩ, kwoguo maũndũ mau mothe nĩ mabata nĩmagũteithia mbeca icio ekũnengerwo citikore.

Ũhũthĩri wa mbeca nĩũcenjetie mũno makĩria nĩ gũkorwo nĩ ng'anagĩrwo tũrũgano ũrĩa hau mbere kana gatene hanini, mbeca ta ciringi kana rũbia kana mateni, nĩciagũraga indo nyingĩ mũno mũno mũno makĩria. Na wĩna, hĩndĩ ĩyo wĩna igana, warĩ gĩtonga no ũngĩagũrire mũgũnda na igana rĩmwe. No rĩu kwa ndagĩka ĩno, okorwo nĩ mũgũnda, ũtarĩ na mirioni gũthiĩ na igũrũ, ndũngĩhota kwĩgũrĩra. Na koguo onokorwo nĩ indo ta mĩtu, hĩndĩ ĩyo tene yaumaga ciringi kana rũbia, no rĩu gwa tha-ici ũrauma igana rĩ kĩndũ. Okorwo nĩ indo iria ingĩ o taguo. Ona ngari o taguo, maguta o taguo. Koguo ũhũthĩri wa mbeca nĩũthiĩte ũgĩcenjagia mũno mũno.

Rĩrĩa wagũra thimũ wakora ndĩraruta wĩra wega, ũndũ wa mbere okorwo ta rĩngĩ nĩ ũkinyire mũciĩ, ũgũthiĩ hau he neighbour yaku, ũmũhoe thimũ yake nĩgetha ũhũrĩre andũ arĩa ene kambuni ya thimũ iyo wagũra ũmere thimũ yaku ndĩraruta wĩra wega, kana hihi okorwo wĩna warrant, ũkĩoe warrant iyo ũcokie thimũ iyo kũrĩa kambuni, nĩgetha mathie mamenye kana nĩgũgũthondekera magũgũthondekere thimũ iyo rĩngĩ kana nĩ thimũ ĩngĩ njerũ magũkũnengera.

ũndũ wa mbere haha nĩndĩrona kompiuta na kompiuta nĩ njega mũno tondũ nĩtũteithagia tũkaingĩra kũrĩa intaneti na njĩra ya wandandũku mũno makĩria. Nyingĩ nĩ ĩteithagia kũiga maũndũ maingĩ. Ũndũ wa kerĩ nĩndĩrona hena mũirĩtu haha, na airĩtu o ta ũrĩa ũrakĩmenya , ithui arũme nĩtũmendete mũno mũno mũno makĩria. Mũirĩtu oyo nĩ aroneka arutagĩra wĩra wa gũcokeria andũ thimũ ciao kana motungata ma gũcokeria thimũ kwa arĩa marageria gũkinyĩra kambuni ngũrani ngũrani kũgerera njĩra ya thimũ.

Rĩthiti ĩno nĩyacokia meciria makwa kũndũ kũnene mũno nathutha, tondũ nĩndĩrona rĩthiti ĩno nĩ rĩthiti ya irio, na rĩthiti ici cionekaga kũrĩa kũndũ gũgũĩtwo mess. O thukuru o thukuru, college kana university, nĩgũkoragwo na kũndũ gwĩtagwo mess. Kũndũ kũu nĩkuo kwendagio irio iria cia raithi mũno thĩinĩ wa thukuru, tondũ ta rĩu haha nĩũrona ngima naĩ kĩngori, na mboga, kana nyeni nĩ ciringi ikũmi. Kwoguo mũndũ ũcio okorwo ni supper, egũkorwo ahũthĩrĩte ciringi ikũmi na ithano tu. eh Kũoguo gũkũ gwathiagwo nĩ andũ arĩa either marenda kũiga mbeca kana nĩ aria matarĩ, mena mbeca nyinyi, kwoguo nĩ rĩthiti yarĩ ya bata mũno, kũndũ kũu kwarĩ na bata muno.

Haha nĩngũona mbeca na ikũnia, na mbeca nĩ njega mũno, mbeca mbeca kana thege thege nĩ kĩndũ gĩa bata na kĩndũ twendete tũrĩothe na nĩcio tũrateng'eria gũkũ nja kana tũrathiĩ gwetha o mũthenya o mũthenya riũa rĩa ratha, na kwoguo thendi, thendi nĩitũmaga mũndũ aheeke gĩtĩo, thendi nĩirĩ hinya, thendi nĩ citũmaga ũthiĩ kũndũ ũtarĩ wathiĩ, thendi nĩ cirĩ mabata maingĩ mũno ma matangĩkĩka oro ũguo tiga tu ũkorwo wĩna cio, mbeca nĩ cia mwanya.

Hindĩ ĩrĩa ũkũgũra kĩndũ, kana hĩndĩ ĩrĩa ũrenda kũrĩha kĩndũ, kana hĩndĩ ĩrĩa ũramũkĩra mbeca, either ũtũme kana wĩige, no nginya ũkorwo wĩ na bata wa kũmenya mbeca icio nĩ cigana, mbeca icio no nginya ũcitare nĩgetha ũmenye nĩ cigana. Hihi ta rĩngĩ no ũreherwo kamumu ka mbeca, na no nginya ũgatare, no nginya ũcitare ciothe nĩgetha wĩikare ũkĩmenyaga nĩ mbeca cigana. Tondũ ũngĩkĩaga kũmenya nĩ cigana rĩ, ĩ ndũrakĩona no wĩiywo, kana either ũte mbeca imwe.

Rĩrĩa weka shopping yaku kana wagũra kĩndũ gĩaku kuuma kũrĩa Kilimal, andũ aya nĩ andũ arĩa mendagĩria indo ciao nenda-inĩ, magagũtũmĩra nginya harĩa ũrĩ. Rĩngĩ no matũme, matũme harĩa ũtarĩ, kana matũme kũndũ kũngĩ, mahĩtithanie matũme kũndũ kũngĩ, kana rĩrĩa magũtũmĩra kĩndũ kĩu magagũtũmĩra kĩndũ kĩrĩa ũtaragũrĩte, kana kĩndũ okorwo nĩ ta kĩratũ magagũtũmĩra kĩratũ kĩnini kana kĩnene gũgũkĩra na tikĩo ũrendaga. Ũguo njĩra ici cia kũgũrĩra indo kũrĩa nenda-inĩ nĩ irĩ moritũ macio na mĩhĩnga mĩingĩ mũno, mũno mũno.

Maya nĩ motungata ma bengi ya KCB manjĩra ya kũgerera thimũ-inĩ, na kogwo haha ni apu ya KCB ĩronania ũrĩa ũngĩ hũthĩra thimũ yaku gũtũma mbeca gũtũma mbeca kuuma bengi ĩno nginya ĩrĩa ĩngĩ, kũgũra kirĩndĩti, kũrĩhĩra insurance, kũruta mbeca ciaku na bado nĩ maronania no ũhũthĩre kĩndũ gĩgũĩtwo VUMA kũgũra indo ciaku kana kũrĩhĩra indo ciaku, na hena marũni na indo iria ingĩ, na no ũrore mbeca ciaku iria ũtĩgĩtie bengi kũgerera rũrenda rũrũ rwao rwa kũgerera thimũ.

Ngano nĩ njega mũno tondũ ĩno nĩ ngano ĩtarĩ thĩe, na ngano nĩ ĩtherũkagio, ũkamĩtherũkia weega gwa kahi gwa ndagĩka ciganaona. Ũgacoka ũkoya gĩtũngũrũ na maguta, ũkamĩkaranga ũkamĩkaranga weega no wongerere mũcere hau thĩinie, ũkarange urugucanie hamwe cihĩe hamwe, tondũ ngano nĩrĩkaga wega mũno na mũcere na, na ngano nĩ ĩrĩ mũrĩo mũno ĩtarĩ thĩe kana ĩtarĩ njĩke njĩke ũndũ ũngĩ. Kuoguo nĩ irio cikoragwo cia bata mũno na ciĩna hinya.

Mboco ici cia gũtamba nicirĩ mathangũ manene mũno na nĩ mathangũ mega twendete tondũ nĩmotũhuthagĩra kũruga ngima kũũrĩa gĩcaginĩ. Mathangũ maya ma mboco ici kana maboco noũmoe ũmatuee weega, ũmatinangie, ũmatukanie na nyeni ingĩ nĩgetha ũmakarange hamwe na nĩmarĩ mũrĩo mũno tondũ nĩmakoragwo mema green makũrĩte weega kwogũo nĩ ma bata mũno mathangũ maya ma mboco ici.

Kahũa nĩ kĩndũ gĩkũragio na njĩra nene mũno thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ na kwoguo oũrĩa karakũrio noguo karendio na njĩra nene matuka-inĩ maitũ, na kahũa nĩ kamwanya mũno, tondũ nĩko korũragio kana nĩko mũndũ arugaga rĩrĩa kwĩna heho, rĩrĩa kwĩna heho nyingĩ ĩrĩa ĩhuhaga mĩrũri kana ũkamĩigua nginya ĩkĩhurutana matũ-inĩ, heho ĩyo yendaga ĩkanyuĩrwo kahũa, na rĩrĩa ũranyua kahũa kau nĩ woiguaga ũrugarĩ mũno rĩngĩ nginya nĩũthiginaga na kwĩna heho na kwoguo kahũa nĩgabata mũno na kamwanya.

Rĩrĩa ũrarĩma mĩgũnda mĩnene, nĩ wega mũno nĩ gũkorũo atĩ nĩ ũrathondeka kana ũkarĩma irio nyingĩ, kwa ũingĩ, irio iria irateithia bũrũri, irio iria irakũhe mbeca, yaani we nĩ ũranyita itemi inene mũno thĩinĩ wa bũrũri ũyũ tondũ kwĩ na andũ arĩa matarĩ na irio, na matingĩhota gũcikũria, no we rĩrĩa ũrarĩma mĩgũnda ĩno mĩnene nĩ ũrahota gũcikũria no makahota mũkahota kũmenderia nawe ũkagĩa na mbeca. Na kũoguo, kũrĩma mĩgũnda mĩnene nĩ wega mũno makĩria na no ĩo nĩyo njĩra ĩrĩa nguona ĩ njega mũno ya kũrĩma.

Thimũ nĩ njega mũno no nĩ citũgeragĩria maũndũ maingĩ mũno, tondũ kwa mũhiano tarĩngĩ no ũthiĩ na thimũ yaku na ndũramenya ndĩrĩ na mwaki na wathiĩ handũ ta mũkawa, warĩa kana wĩ handũ matatu-inĩ ũkuĩtwo nĩ ũrabatara kũrĩha fare na ndũrĩ na mbeca ingĩ ũguo niwona hau nĩ ũkũgiĩka tondũ no nginya mũrĩhĩtania na andũ acio wakamũira thimũ yaku ĩkĩgĩte mwaki. Ningĩ thimũ nĩ ũkoraga nĩ ĩrateithia mũno kũhũthia maũndũ na mĩikarĩre ya andũ na maũndũ marĩa mareka o mũthenya o mũthenya.

Haha mũndũ wa mbere ndĩrona ni mũtongoria witũ kana mũnene witũ wa bũrũri mheshimiwa ti ndagĩtarĩ Ruto. Mũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno tondũ nĩ we ũragĩtereba urĩa bũrũri ũrathiĩ, na ndakoretwo agĩũtereba na njĩra njega mũno.No he na ũndũ ũmwe wa bata mũno areka haha mbica-inĩ ĩno, tondũ nĩ arahingũra rũrenda rwa eCitizen, rũrenda rũrũ kũratuĩka ũraingĩra tu na password ĩmwe ũgakora motungata mothe ma gĩthirikari thimũ-inĩ yaku. Kwoguo ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno harĩ mũingĩ kana wanjikũ.

Rũrũ nĩ rũhonge rwa thirikari rwa borithi. Maronia mũtongoria witũ ti mheshimiwa Kasongo ũhoro wa kũhũthĩra borithi cia kĩĩrĩu, kana borithi thikũ ici nĩ cikũrĩte mũno tondũ o na ũkorũo nĩ kĩndũ ta OB maratũmĩra kompiuta kana laptops, nigetha gũteithĩrĩria nginya andĩkani a mawĩra .Okorũo mũndũ e na ihĩtia kana nĩ athitangĩtwo, kana nĩ athiĩte thero, ũkũingĩra harĩa intaneti-inĩ laptop -inĩ yaku, ũrute maũndũ mothe make hau. Ũgwĩkĩra o namba cia kĩbandĩ. Kwoguo ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno harĩ andĩkani a wĩra mũno makĩria.

Rĩrĩa ndona ngatheti, na makĩria ngatheti ya Daily Nation, nĩ menyaga atĩ, andũ aya nĩ mathiĩte magatũmaathĩra moohoro, moohoro makinyĩrĩku, moohoro mekindĩrĩte, moohoro ma thirikari ũrĩa ĩratwarithia bũrũri, moohoro marĩa marahanĩka matũra-inĩ maitũ o mũthenya o mũthenya. Na kwoguo rĩrĩa ndona, ndona ũũ nĩ menyaga atĩ kira mũndũ kana andũ arĩa aingĩ, gĩcunji kĩa andũ aingĩ gũkũ bũrũri-inĩ nĩ marakinyĩrwo nĩ ũhoro ũrĩa ũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ. Na kwoguo, ũkamenya maũndũ nĩ mega, maũndũ nĩ chonjo .

Thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ rwa gĩkũyu, rĩrĩa tugũkũngũiya, kana kwĩna maambura, kana kwĩna magetha maingĩ mũno, nĩtũkũngũiyaga na njĩra ya, ta kwa mũhiano atumia nĩ maugaga ngemi, anake na airĩtu nao nĩ mokaga na ndaci ciao o rĩmwe na kuuna, makaina makaina magakenia andũ. Ningĩ nĩ kũrĩ ndaci cia atumia ciĩtagwo twithiti, na maũndũ mangĩ maingĩ mũno ma gũkenia andũ ma, andũ makaheana ng'ano, maũndũ ta macio, maũndũ mega wega mũno.

Ica ikuhĩ nĩ ndĩrathiĩte kũmatha motungata ma Huduma Center kũrĩa mwena wa Thĩka, na ndĩrathiĩte kũu nĩ ũndũ wa NTSA tondũ nĩ ngĩthomeire ũhoro wa gũtwarithia ngari na nĩ ndĩrabataraga kĩbandĩ kana marũa. No nginya ũkorũo wĩ na marũa rĩrĩa wathomera gũtwarithia ngari, nĩ getha wĩtĩkĩrĩke gũtwarithia ngari gũkũ bara-inĩ ici citũ. Kwoguo rĩrĩa wathiĩ Huduma, ũrathiĩ ũkoyo irore ciaku, ũkoyo mbica nĩ getha ciĩkĩrwo kũrĩa kĩbandĩ-inĩ gĩaku kana marũa-inĩ maku ma gũĩtĩkĩrĩka gũtwarithia ngari.

Ũyũ nĩ mũteti na mũteti ũyũ nĩ aroneka ena arũmĩrĩri aingĩ mũno, na nĩaroneka nĩ aramakenia tondũ akĩmerĩte moe moko naigũrũ na othe makoya moko naigũrũ. Rĩu ndĩrakĩmenya kana nĩ kũhenio marahenio kana marerwo ũhoro wa ma, kogwo haha hena maũndũ maingĩ mũno mangĩkorwo makĩhanĩka. Na rĩngĩ no akorwo ũyũ ona ti mũteti nĩ mũhunjia ũthiĩte kũhe andũ ũhoro mwega wa wa nyene, kogwo maũndũ na agakĩmera moe moko igũrũ nĩgetha akĩmahoere macokie ngatho.

Rĩrĩa ndona igoti rĩa gũteithania macira, nĩ menyaga atĩ, thĩinĩ wa bũrũri uyũ nĩ kũrĩ kĩhoto, na kĩhoto ũngĩkĩmatha nĩũgũkĩona. Na kũoguo, magoti nĩ mega mũno, nĩkũonania watho, kwĩna watho ũrabuata, kwĩna mawatho mathondeketwo ma bũrũri. Kwĩna mawatho mathondeketwo nĩgetha kũgitĩra mũingĩ, nĩgetha kũgitĩra indo iria twĩna cio, indo iria tũthũkũmĩte, tũkagĩa, tũgacigitĩra na njĩra ya watho. Na rĩrĩa ũcio watho ũcio waunwo, nĩ kũonania tondũ twĩna igoti, nĩ kũonania, nĩũgũthi kũmatha kĩhoto.

Ũyũ nĩ mũtigairĩ ti professor Wangarĩ wa Maathai. Wangarĩ wa Maathai nĩ mũndũ kana mũtumia warĩ gatũ mũno thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya tondũ nĩ ahũranagĩra ihooto cia atumia na mũno makĩria nĩ ahũranagĩra ũhoro wa ihooto kana kũgitĩra mĩtitũ iitũ, na nĩ aahũragĩra ũhoro wa maũndũ ma rĩera mũno nĩ getha marorwo wega. Na rĩrĩa akĩrĩkirie gũkua nĩndĩraririkana wega augire ithandũkũ rĩake rĩtigaakwo na mbaũ tondũ kũu gũgũkorũo gwĩ gũthũkangia mĩtĩ. Kwoguo rĩakirwo na ndigi, na aathikwo, irima rĩake rĩtĩakorogirwo, rĩaigirwo oroũgwo na tĩĩri tondũ nĩ endete ũhoro ũyũ wa kũmenyerera rĩera mũno.

Haha he na mũkawa mũnene mũno na mĩkawa nĩ ya bata mũno makĩria gĩtũmi nĩ tondũ kũu nĩkuo tũthiaga kũũrĩra kana kũmatha thayũ rĩrĩa wĩna mathĩna maingĩ kuumana na wĩra, kuumana na mĩciĩ, ũkaamba ũkameherera thikũ igĩrĩ ithatũ ũgathiĩ kũhoreria meciria maku tondũ kũu nĩ ũraamũkĩra motungata marĩa mothe ũrona kana ũrabatara, ũtekũgio nĩ mũndũ. Na nĩ ndĩrakĩona he na ngari, ngari nĩ cia bata mũno, tondũ nĩcitũrutaga kuuma haha gũthiĩ harĩa hangĩ, no ĩkũrute kuuma Nairobi gũthiĩ Gĩthumo, kana kuuma Gĩthumo ĩgũtware Turkana kana handũ hothe ũrenda gũthiĩ gũkũ bũrũri-inĩ.

Rĩrĩa ndona soda, nĩ menyaga nĩ tũgũkũngũiya, ta rĩngĩ kwĩ na rũracio, ta rĩngĩ kwĩ na ũthoni, kana nĩ tũrathiĩ handũ kũrĩa njenga. Njenga, gũkũngũiya, kwoguo atumia matĩtigaga na thutha soda, na soda nĩ njega mũno thĩinĩ wa maũndũ maya tondũ nĩ ĩtũmaga andũ makene, nĩ ĩtũmaga andũ mahe andũ, nĩ ĩtũmaga andũ maigue maiganĩire rĩrĩa marakĩmĩnyua. Na nĩ kĩndũ gĩtoonekaga mũno makĩria tondũ gũtirĩ mũndũ ũragĩikara oũguo akagũra soda oroũguo, soda ũmĩgũraga wĩ na gĩtũmi kana rĩrĩa wamĩnyotera mũno.

Rĩrĩa ndona kĩrĩma ,na makĩria mũno kĩrĩma gĩa Kenya, kana mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarũa, nĩ ndirikanaga gũcokeria Nyene ngaatho tondũ nĩ we mũmbi wa igũrũ na thĩ, nĩ we mũmbi wa indo ici ciothe cia magegania tũonaga gũkũ thĩinĩ wa thĩ. Ningĩ nĩndĩrona haha kĩrĩma-inĩ gĩkĩ kwĩ na kanyũmba, na kanyũmba kau nĩ ka mũcobe, kanyũmba kau nĩ kega mũno tondũ nĩ kuonania kũu nĩ kũigĩtwo arangĩri, arangĩri arĩa mararangĩra kĩrĩma gĩkĩ nĩ getha gĩtikatũngane na andũ a gũkĩnyarira tondũ kũrĩ anyariri a maũndũ ma marĩa mombĩtwo kana maũndũ marĩa natural.

Haha nĩ ndĩrona hena ndagĩtarĩ, nanĩ ndagĩtarĩ wa magego, na nĩ mũhĩndĩ, na ũhĩndĩ nĩ ũrakĩmenya nĩ ũkoragwo ũtambũrĩkanĩte mũno rũhonge-inĩ rũrũ rwa ũrigiti. Hena mũrũaru ũthiĩte kũrorwo magego make nĩgetha magĩthondekwo, magĩthambio kana ta rĩngĩ nĩ hena rĩo rĩratura rĩgĩkũrwo. Magego nĩ ma bata mũno tondũ nĩmo matũteithagia gũtanuka irio, na rĩrĩa watanuka irio weega ciathiĩ ciathĩĩka wega kũrĩa thĩinĩ wa nda nawe hinya waku ũkongerereka.

Haha nĩ ndĩrona he na arutwo, arutwo a thukuru nĩ ega mũno tondũ ma thoma, nĩ o magatuĩka rũciũ rwitũ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ na nĩ makahota ta rĩngĩ kũũgacĩrithia wega gũkĩra ũrĩa ũrĩ thaa ici. Nĩ ndĩracoka ngona he na ndereba, ndereba ũyũ nĩ we wĩ na ngari ĩno ya gũkuua athii kana abiria. Ndereba nĩ mũndũ mwega mũno tondũ nĩ we, rĩrĩa atũkuĩte na ngari nĩwe maitho maitũ, nĩ we ũbatie atũmenyerere nĩ getha tũkinye kũrĩa tũrathiĩ tũrĩ ega tutacũnganĩte na mũtino handũ kana ũũru o wothe.

Kũruithia ihĩĩ nĩ kwa bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rwitũ. Tondũ rĩrĩa ciarua, ciatinio ngoni ĩyo, cionagio rĩu nĩ ciatuĩka andũ agima, cikambia kũheo motaro ma andũ agima, makambia kũerekerio, na kũonererio mwerekera ũrĩa mwega. Maume ũhĩĩ-inĩ mathiĩ ũgima-inĩ, tondũ rĩrĩa magĩtuĩka andũ agima, nĩ kũonania nĩ magĩa na maũndũ mangĩ, nĩ mongererwo maũndũ mangĩ marĩ nyitaga itemi ona thĩinĩ wa itũũra, kana rũrĩrĩ-inĩ, kwoguo nĩ nginya mataarũo na merũo magĩtua gwĩciria makamba mageciria na meciria mau mao makorũo mabacĩrĩire wega mũno tondũ rĩu nĩ andũ agima.

Rĩrĩa mwanyitana na arata aku, mwauga mũthiĩ mũgatwarithie maithikiri cianyu, ũndũ ũcio nĩ mwega mũno tondũ nĩ ũcangagĩra handũ hanene thĩinĩ wa ũgima wanyu wa mwĩrĩ. Na ningĩ no njĩra ya gwĩkenia na njĩra ya kũhetukia mathaa tondũ nĩ ũkuuma haha kana kuuma harĩa ũrĩ, mũthiĩ mũtwarithĩtie maithikiri kwa kahinda kana mathaa maingĩ mũkĩĩroragĩra maũndũ merũ mũkĩonaga andũ ũrĩa mareka, kana ningĩ mũkiuge mũthiĩ kũndũ ta mũtitũ wa karura, mũthiĩ mũgatwarithĩrie maithikiri kũu. Kũu nĩ kũndũ kwega tondũ kwĩ na rĩera itheru, kwĩ na mĩtĩ, mũgũthiĩ mũkĩĩroragĩra njũũĩ na ndururumo, kwoguo, ũndũ ũcio nĩ mwega mũno.

Ũyũ nĩ mũcemanio wa ayuthi, na ayuthi rĩrĩa megũcemania handũ akoragũo arĩ wega mũno, tondũ nĩmakoragũo na maũndũ maingĩ mũno mareka. No makorwo me hau kũgooca nyene, no makorwo me hau gũthoma, no makorwo me hau gũetha ihonia cia maũndũ ngũrani na ngũrani. No makorwo mathiĩte gũtungatĩra andũ kana aikari a itũũra rĩna, kana magĩkorwo nĩ kũhoya marakĩhoya na kũamũkĩra kiugo kĩa Mwathani. Kuoguo haha nĩndĩrona tarĩ kiugo kĩa Mwathani maraheo, na nĩndĩrona tarĩ kũhoya marahoya.

Thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwakwa rwa gĩkũyu, athuri nĩ macemanagia, na makĩria mũno mathiaga gũcemania kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Mũkũrweinĩ wa Nyagathanga, kũrĩa Mũrang'a. Rĩrĩa matũngana na mekĩra matonye mau mekĩrĩte, mekĩrite njũa cia ng'ombe, njũa cia mbũri, mathiaga gũkorũo magĩtũtetera kuuma na, na Mwathani, makahoya mbura, makahoya maũndũ maingĩ mekĩke mega, na rĩrĩa maragĩka ũguo, nĩ makoragũo merorete kana marorete kĩrĩma gĩa kĩrĩnyaga.

Rĩrĩa ũkuona mũndũ athiĩ thibitarĩ iria nene, handũ ha athiĩ thibitarĩ ĩrĩa ĩmũkũhĩrĩirie. Ta rĩngĩ mũndũ ũcio ndwari yake nĩ nene kana nĩ nĩ ĩrabatara kũrorwo na njĩra ya ndandũkĩte makĩria mũno tondũ nĩ ũrakora tha ingĩ thibitarĩ ici nini, kana ici citukuhĩrĩirie citirĩ na maũtungata ta marĩa maheanagwo kũu kũrĩa thibitarĩ iria nene na tarĩngĩ bado citirĩ na ndawa cia kũigana, ta thibitarĩ iria nene.

Rĩrĩa wona mũndũ e kwĩnyita rũthĩa, no akorũo meciria make me kũnene mũno, kana nĩ areciria maũndũ maingĩ mũno, no akorũo e na mathĩĩna ngũrani, no akorũo e na mathiĩna ma kĩ mbeca, no akorũo e na mathĩĩna ma mwirĩ, na kwoguo ararigwo ũrĩa egwĩka kana ndoonete kĩhonio kwoguo e na meciria maingĩ. O na ageria,o na okorũo nĩ kũnyua ũcũrũ ucio, ndarahota,o na ndũngĩmerũka gĩtũmi nĩ gũkorũo e na meciria maingĩ mũno,o na ndaraigua ta angĩka ũndũ tondũ ndarĩ arona kĩhonia kĩa maũndũ mau mothe e namo. Nĩ ũndũ wĩ kĩeha mũno na nĩ mũndũ ũbatiĩ gũteithĩrĩrio mũno makĩria.

Thibitarĩ nĩ kũndũ ũbatiĩ gũkoragwo ũgĩthiĩ mahinda kwa mahinda, nĩgetha ũthiĩ ũrorwo mwĩrĩ wakũ, ũrorwo kana wĩ mwega, ũrorwo njĩra ciaku cia mĩrĩĩre, ka nĩũrarĩa wega, maũndũ marĩa ũreka, ũthiĩ ũtũngane na ndagĩtarĩ, ũmwerethere, akũrie ciũria ũmũcokerie nĩgetha ũikare ũkĩnyabaraga ũrĩa mwĩrĩ waku kana ũgima waku wa mwĩrĩ ũrathiĩ na mbere. Kũoguo thibitarĩ nĩ ũbatiĩ ũthiage gwa kahinda kana mahinda maingĩ nĩgetha maũndũ maku kana ũgima waku wa mwĩrĩ ũikare ũgacĩrĩte.

Maũndũ ma hinahi mangĩumĩra kĩndũ rĩngĩ ta mũtino ũngĩumĩra thibitarĩ ici ciĩ haha hakuhĩ naniĩ nĩ cikoragwo na Ambulances. Ambulances, ici nĩcio citũmagwo na Ambulances ici nĩciũkaga na manathi nĩgetha makohota kũhe andũ acio maumĩra ũtungata wa mbere. Rĩngĩ nĩ kumagĩra kĩng'ũki kana kĩndũ ta mũrimũ nĩ waumĩra thibitarĩ ici nacio nĩcitũmaga marĩgĩtarĩ moke kũu itũra-inĩ, moke kũnyabara , moke kũmenya nĩkĩ kĩrathiĩĩ na mbere, nĩ getha mamũhe ndawa cia ũrigitĩri, cia ũgitĩri na mamũthece cindano na mamũhe na mamũthomithie ũrĩa mũgũikara na ũrĩa mũkũhota kũhũrana na ũndũ ũcio